Ore apa orais ledukuya naa Mzee Jomo Kenyatta netaasa apa imbaa sidan tolosho le Kenya amu etushukuo apa Kenaya toonkaik oloiboorr o enkironya sapuk ormusungu etoriko sii Kenya toolarin tomon ootii eseriani netii biotisho atua.

Kadamu ajo enetipat ena siai, olaramatani ele loosukin ore sukin naa ketumieki pooki toki amu ketumieki iswatai eimu lelo papit lenye netumieki eilata naa ketumieki sii taake sininche kule neeku enetipata ena siai oleng'.

Ore ena siai naa kailo ake olchamba enaa kawaida niturr enaa oltung'ani opik impoosho enkop ashu irpaek paa iun enaa irkererin ore pee ebulu nikesu niarr nincho etoyu amu ore kuna naa aina oo mpoosho naaji isoroko.

Akailiki oltung'ani tipatisho ena siai niliki irng'abayio linoto eimu ena siai niliki esidano ena siai niliki faida nitum eimu ena siai aa eramatare ekuna kerra oosuk.

Kuna ndaikin naatii atua olosho le Kenya aa keetai irpaek, keetai mpoosho keetai enkurma keetai ormushele keetai sii nkiri keetai irmatunda lijo irmariko irmashungwa onkulie kumok ake.

Kadamu ajo metii olameyu ewuei pookin neuno irkeek naa kitodolu ene ajo keunitoi irkeek tenkumoi naa ina pee enyori enakop naa sidai oleng' amu keeta enchan enaa karaki ore irkeek naa keyau enchan na ina pee enyori naa enakop naa sidai oltoniei lenakop oleng'.

Kuna mbenkii sapikin oleng' tolosho le Kenya keetai ebenki sapuk e KCB, ebenki sapuk e Equity, ebenki sapuke NCBA Bank, ebenki sapuk e Coperative, Absa Kenya Bank, Standard Chartered Bank o Stanbic Bank Kenya Limited.

Kuna mbaa kuti naishoru metayiolouni nairobi enkop nashum nguesin osero enkop naata maendeleo e biashara enkop natumieki ilashumba ooponu aadol nena nguesin enkop naitobirr oltoniei lekewarie keyioloi sii enaa enkop nanyori ata etii enkolong'.

Kepuo oshi iltung'anak aabaiki ewueji neshumieki ng'uesin aing'oru enkisuma o esidano e nena nguesin kepuo rkulie aing'oru faida naata nena nguesin osero kepuo irkulie tenkoitoi napuo aitiship ate kepuo sii irkulie tenkaraki entaani ewueji netii nena nguesi aa mitumia iropiyiani kumok epoito.

Kuna nkiteshenini sapukin olosho lekenya enkiteshoni nainyiangishoreki , enkiteshoni ebiashara onkopisini enepuoi ashipakinore welotunoto olashumba .

Eetai Kenya African National Union aa KANU empatti ina natii enkatitini olosho lr Kenya eetai UDA, United Demmocracy Alliance enchama ina natii tanakata nkishu, eetai sii Orange Democratic Movement eetai sii Jubilee Party eetai sii Amani National Congress neetai Wiper Democratic Movement.